Ore eningo peiyoluo enkishaa olchore lino limibayie tenkata naabo nainkilikwanishore enkishaa enye ajo kajietii na kaji eikununo naa kanyio easita.

Ore empashai embaashai naata enkitok entomononi naa ore atan nituesho na keiroshi olang na ore teneidim atoishoi na kenenengu neidim ataasa esiaai.

Ore ena naa aisidai amu eyau naboisho oo iltasati moruak.

Ore tene naa entumo olarikok lekenya naloito dukuya

Less than 15 minutes

Less than 15 minutes

Ore ena naa ewoji e huduma centre naisaidia ltunganak peetum nkardasini einoto kra pin, nhif, nssf ntokitin pookin te e citizen.

Too short

Ore enaiko peyie anya ena, na kabel nanya irmatunda otii atua, na kesidan oleng'.